Niĩ ndarora-rĩ nĩndĩrona hena mĩnyongoro kana mĩnyoo kũringana na ũrĩa tũĩtaga kuma na kũrĩa mũndũ aumĩte. Mĩnyoo ĩno rĩ maita maingĩ ĩkoragwo thumu-inĩ, hihi thumu-inĩ wa ng'ombe, thumu-ini wa mbũri rĩngĩ ngũkũ kana rĩrĩa wahanda ndũma-rĩ handu hena maĩ maingĩ rĩ nĩrĩo ũkoraga mĩnyoo ĩnó. Rĩu mĩnyoo ĩno rĩ nĩ ĩteithagia mũno rĩrĩa ĩrathondeka thumu, thumu wa gũĩkĩra kũrĩa mũgũnda hihi ũrenda gũĩkĩra mbembe-inĩ kana mboco-inĩ nĩgetha irio cihote gũkũra wega kwa ũguo thumu ũyũ nĩ ũteithagia na gũteithia irio cikũre na ũgateithia thumu ũgathiĩ wega.

Niĩ ndarora rĩ ndiũĩ kana nĩndĩ ndona kĩndũ gĩkĩ kĩhana kĩndũ kĩgeni mũno harĩ niĩ ndirĩ ndakĩona ona tibi-inĩ kana magathĩti-inĩ kana mbica-inĩ kana kũrĩa ũguo thimũ-inĩ ndirĩ ndona kĩndũ gĩkĩ kwoguo nĩe ndingĩhota kũmenya nĩkĩĩ kana nĩkĩĩ gĩkaga kana gĩteithagia na kĩĩ nĩ kĩgeni mũno harĩ nĩe no kĩroneka nĩgĩkũrĩte handũ na nĩ kĩhana wega na kĩraruta nginya tũmahũa twa rangi mwerũ kĩo rĩ ti kĩndũ kĩhana ũru nĩ kĩndũ kĩhana wega no nĩe ndirĩ ndakĩona gwitũ niĩ kĩndũ gĩkĩ.

Gĩkĩ rĩ gĩkĩ nĩ kĩng'ori, na kĩngo'ri rĩ, nĩ mbeca, ndaigua kĩng'ori nĩ mbeca, na mbeca ici ndaigua rĩ, cithondekagwo na cuma, na cuma ĩno rĩ niĩ ndiũĩ cithondekagĩrwo kũríĩ ũguo kambuni-inĩ nĩ getha andũ magacihũthĩra rĩrĩa marenda kũgũra indo kana gũcenjania mbeca, kana hihi rĩ nĩ warutĩra mũndũ wĩra, nĩ arenda gũkũrĩha, agakũrĩha na mbeca ici, no rĩu niĩ ndingĩhota kũmenya nĩkĩĩ kĩu gĩthondekaga indo ici, tondũ maingĩ njiguaga nĩ cuma cikandĩkwo no kĩrĩa njũĩ rĩ nĩ atĩ nĩ mbeca na nĩ cihũthĩkaga mũtũrĩre-inĩ wa andũ rĩrĩa mũndũ aragũra kĩndũ kana rĩrĩa ũrarĩha ũhoro wa kĩndũ.

Nĩ ndĩrona ndege na ndege ĩno rĩ nĩ ya kambuni ya Kenya ĩrĩa ĩtagwo Kenya Airways. Mũndũ ona ndege ĩno rĩ ndrĩeciria ũhoro wa ũkui ũrĩa ũkui wa rĩera igũrũ ũrĩa ũthiaga, ona gũtuĩka niĩ ndĩrĩ ndakuo nĩ ndege rĩ, no nĩ nyendaga mũthenya ũmwe gũkanakuo nĩyo, no kwa ihinda rĩrĩ ndirĩ ndakuo nĩ ndege, no nĩ nyendete mũno ũrĩa ndege cithiagĩra rĩera igũrũ ti ta ngari ũrĩa gũtindaga kwĩna mbambu kũrũgamio nĩ thigari, andũ kũhihinyana, ũguo o nyende gũkuo nĩ ndege, na mũno mũno ndege cia kambuni ĩno ya Kenya ya Kenya Airways.

Ndarora kĩndũ gĩkĩ rĩ, niĩ nĩ ndĩrona nĩ mbembe, mbembe ĩno rĩ ngĩcirĩria nĩ mbembe ĩrĩa ĩtagwo mbembe ya gĩkũyũ, na nĩ kũrĩ mbembe ĩngĩ ĩtagwo ya gathirikari, na nĩ kũrĩ mbembe ĩrĩa ya kĩmerera. No niĩ nyendete mbembe ĩrĩa ya kĩmerera ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya rangi mwerũ, ĩyo nĩyo nyendete tondũ nginya mũtu wayo rĩ ũkoragwo wĩ mwega, ndũgianaga, nĩ ũrugaga ngima wega, nĩ ũcamaga wega, nginya ũkĩmĩrira ũguo ũgakena, no mbembe ĩno ya gĩkũyũ rĩ, ndimĩendete tondũ ndĩrugaga indo ta gĩtheri, gĩticamaga wega, na ĩrĩa ĩngĩ ya gathiriakari rĩ nĩrĩ rangi ũtakoragwo wĩ mwega na rangi ũcio niĩ ndũngenagia.

Ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona kandi, nĩ kandi ĩrĩa ya gũciarwo, ĩroneka nĩ kandi ya nyamũ ya gũciarwo, ĩteithagĩrĩria mũrĩmi kũmenya ũhoro wa mahiũ make, harĩa makinyĩte, na nĩ maigana, no niĩ ndamĩrora, ndaririkana ũhoro wa kandi yakwa ya gũciarwo rĩrĩa ndaciarirwo mũaka wa ngiri igĩrĩ na inya, na ĩrandirikania kandi yakwa ũrĩa ĩrandĩkĩtwo, mwaka wa gũciarwo, thibitarĩ ĩrĩa waciarĩrwo, marĩtwa ma aciari, kiro ciaku, mohoro ta macio.

Ndarora ũndũ ũyũ rĩ, ndĩrona tarĩ ũrĩmi. ũrĩmi ũrĩa wa ũhandi wa mĩtĩ, kũndũ gũkũ mĩtĩ ĩno ĩhandĩtwo rĩ, kũroneka nĩ kũndũ kũmũ mũno, kũrĩa gũtauraga mbura, nĩkĩo mĩtĩ ĩno ĩrahandwo nĩ getha indo ta mbura rĩ, cikahota kura, cigateithĩrĩria arĩmi kũrĩma makagĩa irio cia kũrĩa mahiũ mao makona maĩ ma kũnyua, rĩu mĩtĩ ĩno rĩ, mũndũ athiaga akoya ũkenja irima, tuge rĩa biti igĩrĩ, ũkahota kũhanda mĩtĩ yaku ĩ mĩnini ĩkaneneha na ũgakorwo ũgeĩteithia marĩa matũrigicĩirie nĩ getha mbura yure.

Karatathi gaka rĩ, kahana karatathi ga gatigiti karĩa mũndũ aheagwo rĩrĩa arĩha ngari ũgĩthiĩ kũndũ kũraya. Ngari ta kambuni cia 2NK, 4NTE. Ndarora ĩno nĩ ya kambuni ya Molo Line, nĩ karĩa mũndũ aheagwo arĩkia kũriha ngari gatuĩke gatigiti gake ka marĩhi, tondũ rĩu haha nĩ aronekeana nĩ arĩhĩte magana matatũ kambuni-inĩ ya MoloLine na kwĩna kũrĩa arathiĩ na kwĩna kũrĩa aikarĩte gĩtĩ kĩrĩa aikarĩte namba ya thimũ ya kambuni. Na oho rĩ, hena mawatho marĩa mũndũ agĩriirwo gũbuata rĩrĩa arahũthĩra ngari cia kambuni ĩno ya MoloLine, mothe mandĩkĩtwo hau karatathi-inĩ na akerwo athiĩ wega na thabarĩ njega.

Maita maingĩ rĩ, kanyamũ gaka mũndũ aheagwo agũra kĩndũ, kana rĩrĩa ũrathiĩ nduka kũgũra kĩndũ, ũgakorwo ũkĩandĩka karatathi-inĩ indo iria ũrenda gũthiĩ kũgũra. Kanyamũ gaka rĩ nĩ gateithagia mũndũ kũmenya indo iria atigĩtie, kĩrĩa oya, kĩng ĩ ekũbataire kuongerera, oho rĩ nĩ gateithagia mũndũ kũmenya namba ya indo iria abatairwo agũre, okorwo nĩ mũtu ũkandĩka mĩtu ĩrĩ, okorwo nĩ nguo ũkandĩka mĩbuto ĩtano, ũguo na nginya mbei ĩgagũteithia ũmenya indo iria ũgũrĩte, indo iria ũtagũrĩte, mbia iria ũgũbangĩra na karĩthiti gaka rĩ nĩ gateithagia mũndũ mũno rĩríĩ athiĩ kũgũra indo akagũra indo cia bata na iria arabatara.

Karatathi gaka rĩ, karonekana nĩ karithiti kandĩkĩirwo ndereba wa ngari tondũ nĩ handĩkĩtwo plate ya ngari harĩa ũguo thutha, nĩ nyandĩke karatathi-inĩ gaka, nĩ karonekana karatathi gaka rĩ, nĩ ga thirikari ya kaũntĩ ya Elgeyo Marakwet, kandĩkĩtwo nginya mbeca iria mũndũ ariharĩ, rĩtwa rĩa mũndũ ũcio warĩha, na nĩ karonekana kandĩkĩtwo nĩ mũrĩhi, mũrĩhia wa igoti kana borithi iria twĩtaga cia igooti, nĩcio cihana gũkorwo ciandĩkĩte karatathi gaka. Ngona atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrĩhĩte igooti rĩa gũteithĩrĩria bũrũri witũ ũthiĩ na mbere.

Niĩ ndarora rĩ, ndĩrona gaka nĩ gathibitarĩ kanini, tondũ ndarora nĩ ndĩrona ndawa cibangĩtwo, cibangĩtwo tũrũbao-inĩ we wega, o ndawa na kĩrĩa ĩrahonia, ĩgabangwo wega, rĩu rĩ, niĩ nĩ nyonaga ũndũ ũyũ, rĩrĩa ndathiĩ harĩa ndĩ mũrwaru-rĩ, ngathiĩ ngona ndagĩtarĩ, na ndirenda gũthiĩ thibitarĩ, kũguo ngathiĩ gathibitarĩ kanini karĩa ke hakuhĩ naniĩ, ngakorwo ngĩtarĩrio nĩ mathĩna marĩkũ ndĩragerera, na oho rĩ, ngakorwo ngĩteithĩka tondũ mũndũ nĩ aheagwo ndawa ũkainũka, ũgathiĩ ũkanya na ũgatuĩka wĩ wa kũhona, okorwo ndũkũnedaga gũthiĩ thibitarĩ kana okorwo thibitarĩ nĩ kũraihu, kana okorwo uma ũndũ wa hi na hi.

Ndona ũndũ ũyu-rĩ ndĩciragia ũhoro wa kũgũra kĩndũ kana ũrĩa ũngĩthĩe nduka-inĩ kana nduka nene gatuka kanini ũtuĩke wa kũoya indo ũkandĩkirwo karatathi-inĩ gaka kĩrĩa woya na kuma kia mbeca cigana mbeca iria warĩha mbeca iria wacokerio okorwo wĩna thirĩ rĩ cikandkwo hau, handĩkagwo nginya mũthenya ũrĩa wagũra kĩndũ kĩu nĩgetha ũngĩenda gũcokia rĩ kana kũgĩra kĩndũ kĩngĩ rĩ no wonanie na karatathi gaka ũgatũĩka wa gũcokerio tuge mbia ciaku okorwo kĩndũ gĩtinagũkenia kana kĩrĩa gĩatũmwo tikĩo kĩega kwa ũguo karatathi gaka nĩ ga bata na mũndũ nĩ abatairwo akaige wega.

Ndarora haha rĩ, nĩ ndĩrona arũme aingĩ, nĩ arũme meho hatirĩ mũtumia ona ũmwe, na nĩ maigĩrĩirwo maikroboni haha cia kwaria. Rĩu rĩ haha rĩ ndĩramenya mũndũ o ũmwe, na nĩwe wĩtagwo Justine Muturi ũrĩa wari speaker wa mbunge nene ya gĩbũrũri hĩndĩ ĩrĩa gwathanagwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Mũigai Kenyatta. Haha nĩwe ndĩramenya, nĩ aoneka nĩ ararĩria andĩki a mohoro e mwena wa gĩthumo, tondũ nĩguo handĩkĩtwo harĩa thutha, na hena tigari na arũme angĩ arĩa me hau nake marũgamĩte hau makĩaria.

Nĩe ndĩreciria ũhoro wa gũthama, ũrĩa mũndũ athamaga kuma nyũmba ĩmwe agathĩe nyũmba ĩrĩa ĩngĩ, kana kuma itũra rĩmwe ũgathĩe itũra rĩrĩa rĩngĩ, hihi ona mũndũ no athame kuma bũrũri ũmwe athĩe nginya bũrũri ũrĩa ũngĩ to nĩ ndĩrona andũ makũĩte indo hena ngari hau ĩrekĩrwo indo ũguo mũndũ agĩthama rĩ, nĩ athĩnĩkaga mũno to no nginya wambie wethe nyũmba, wethe mbia cia kũrĩha nyũmba ĩyo kũndũ kũũ kũngĩ ningĩ wathĩe-rĩ ũgathĩe ũkambia gũthondeka arata erũ mawĩra ũkambia gũetha merũ mũndũ nĩ athamaga rĩu na akeraga andũ kũrĩa maraikaraga rĩu no age kũonana na andũ rĩngĩ kwa ũguo nĩngiekaga mũno na ũtangĩkorwo nĩ ũndũ wa bata rĩ, ti wega mũndũ gũthama thama.

Niĩ nĩ ndĩrona mwako, mwako ũyũ rĩ, no ũkorwo wĩ wa thoko, thibitarĩ, nyũmba kana hihi rĩ, nĩ maraka citĩnji ya ngari, ngari cia ũkui wa mũingĩ kũríĩ cirũgamaga, ndũngĩhota kũmenya nĩkĩ kĩrakwo. No ndona mĩako rĩ nĩ nyonaga ũrĩa andũ mekuona mawĩra, mbeũ njĩthĩ ĩkona mawĩra ma kũruta, andũ makona mbeca, andũ arĩa mendagia mahiga, mĩthanga, thimiti, makona gĩ kũrĩa, tondũ rĩu nĩ mekũhota kũendia na makona mbeca, andũ makaruta wĩra makona gĩa kũrĩa, kũĩna andũ arĩa marutaga wĩra wa moko kũu othe nginya andũ arĩa me hakuhĩ nĩ mahotaga gũkena, tondũ mĩako ta ĩno rĩ nĩ ĩrehaga mbeca harĩ o.

Nĩ ndĩrona ũhoro wa ngombo ndarora mbica ĩno, ngombo iria cia thimũ-inĩ, tondũ thikũ ici nĩ gũcenjetie rĩ, tene rĩ, andũ mathiaga bengi, wathiĩ bengi rĩ, ũkaheo maratathi, ũkaihũria nĩ getha ũkahota kũheo rũni, no thikũ ici rĩ, maũndũ nĩ macenjetie tondũ mũndũ tonginya athiĩ bengi nĩ getha aheo rũni. Mũndũ oyaga othimũ yake ũgathiĩ ũkahingũra okorwo nĩ indo ta ici ciĩ thimũ-inĩ, ũkahota ũkĩandĩka marĩtwa maku ũkaihũria indo ciaku, na mbeca iria ũrenda na ũkaheo ũtegũtiĩ nginya bengi, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno tondũ andũ matitindaga makĩgiĩka bata wĩna thimũ yaku no gũikara hau ũkaheo rũni rwaku rwa mbia iria ũrenda.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrona andũ makĩruta mawĩra na arĩa angĩ magĩthiĩ na mbere na maũndũ mao. Rĩrĩa ndona andũ makĩruta mawĩra mao makĩethera mbeca rĩ, cia gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wao rĩ, reke njuge niĩ nĩ ngenaga mũno. Tondũ nĩ menyaga maũndũ ta ũici nĩ manyihaga, gũtigũkorwo na ũici andũ kũiya indo citarĩ ciao, tondũ andũ nĩ marerutĩra mawĩra makahota kuona mbeca ciao. Na arĩa angĩ rĩ, no biacara ciao marathiĩ nambere nacio. Ũguo niĩ nĩ ngenaga mũno ndona andũ makĩĩrutĩra mawĩra na moko mao, magathondeka mbeca ciao, makahota gũteithania. Oho bũrũri ũgakũra nĩgetha tũkahota gũcindana na mabũrũri macio mangĩ. Na andũ makona gĩa kũrĩa na mbeca maruta mawĩra mao.

Ndona ũndũ ũyũ rĩ, nyonaga ũndũ wa ũtheru, ũrĩa indo icio cibangĩtwo wega, cigabangĩka na mũtaratara o kĩndũ o harĩa kĩrĩ, hena maũndũ ma tekinoronjĩ, maũndũ me hau we, hena tũnyamũ tũríĩ tũhũthĩkaga harĩa ũguo macini-inĩ, hena nginya kanyamũ ga gũthambia, ĩ gathambagia indo iria cihũthĩraga thitima, hau karĩ oho. Indo ici nĩ bange wega, o kĩndũ na wĩra ũríĩ ũrutaga, na nĩkĩhotaga gũteithia andũ mũtũrĩre-ine wao, tondũ kanyamũ ta gaka ga gũthambia ndo iria cihũthĩraga thitima ĩ nũĩ ndũngĩhota gũthambia na maĩ, na rĩu rĩ wahũthĩra kanyamũ ta gaka rĩ, gagateithi indo ciaku cikorwo ciĩ theru, oho citithũkaga na ihenya, tondũ wahũthĩra kanyamũ gatangĩcithũkia.

Niĩ rĩ, nyonaga ũrĩa mũndũ mũraihu rĩ, angĩtuĩka nĩ wa kũgũthwo nĩ tũnyamũ tũtũ tũcuragia igũrũ akĩhetũka. Oho ngamaiguĩra tha mũno tondũ no magũthwo, oho rĩ tũnyamũ tũtũ no tũ tuĩke twa kũgũĩra andũ, o ũgĩthiĩ ũguo ũkĩũrũra rĩ, kanyamũ ta gaka gagakũgũĩra kuma igũrũ, ũgatuĩka wa kũgũthwo hihi ũgatihio ũru, no wũigue ruo no ume nginya thakame, na oho no ũkore kanyamũ ta gaka rĩ kangĩgũĩra kana kanini rĩ ona gatuĩke ga gũkua. Kuoguo niĩ nĩ mkaga mũno na ngauga tũnyamũ ta tũtũ tũĩkĩrwo wega nĩ getha tũtikagũĩre andũ kana tũtikagũthe mũndũ akĩhetũkĩra atarĩ na thĩna.

Ũndũ ũyũ-rĩ, nĩ ũteithagia andũ rĩrĩa marenda kũgĩa maũndũ ma thirikari, marenda gũcemania na maũndũ ma thirikari, ta rĩrĩa mũndũ arenda kũoya gĩbandĩ, kana hihi kandi ya gũciarwo cia ciana, kana hihi-rĩ rĩrĩa mũndũ arenda kũoya gabuku karĩa ga gũthĩe mabũrũri ma na njaa rĩurĩ maũndũ ta maya nĩmateithagia andũ, rĩrĩa marenda gũteithĩka na maũndũ ma thirikari na matingĩngĩhota gũthĩe obici cia thirikari-inĩ, kwa ũguo magetwara kũndũ gũkũ na makahota gũteithĩka kwa ũguo nĩngenaga mũno to tũnyamũ ta tũtũ twĩ kũingĩ na andũ nĩmatũĩkaga a gũteithĩka makona kĩrĩa makwendaga na makainũka marĩ andũ akenu.

Kandi ĩno rĩ, ĩrarĩrĩria ũhoro wa bengi, bengi ĩno ĩtagwo KCB BANK. Bengi mĩno rĩ nĩ ĩkoragwo thiĩniĩ wa bũrũri wa kenya na nĩ imwe cia bengi iria nene mũno bũrũni-inĩ ũyũ witũ. Rĩu kandi ĩno rĩ, nĩ ĩrarĩrĩria ũhoro wa ngombo ciao naũrĩa maheanaga ngombo na kĩrĩa matinagia, ho nĩ maronania nĩ marengete kĩrĩa matinagia harĩ ngombo, ũrĩa maheanaga mebaca na hakandĩkwo nginya mĩthenya ĩrĩa ngombo icio ciacenjio, handĩkĩtwo nginya namba cia thimũ, ũngĩenda kũmahũrĩra rĩ, ũmenye ũrĩa kandĩ ĩno yandĩkĩtwo, ũmahũrĩre, kuũguo bengi ĩno nĩ nene na ũhoro ũyũ rĩ, ũrekereirio guothe bũrũri-inĩ.

Ndingĩhota kuona wega mbica ĩno tondũ ti thereru, no nĩ haroneka atĩ rĩrĩ hena marĩtwa ma andũ mandĩkĩtwo tũratathi-inĩ tũkaigwo. Tũrathathi tũtũ rĩ, tũhana twa mũtambo ũrĩa wa Safaricom wa M-pesa. Rĩrĩa mũndũ athiĩ kũruta mbeca rĩ nĩ andĩkagwo marĩtwa make, namba ya gĩbandĩ, namba yake ya thimũ na mbeca iria aruta, nĩ getha ĩgateithia andũ kũgirĩrĩria wũici wa mbeca cia thimũ-inĩ, kuũguo tũbuku tũtũ nĩ tũteithagia no marĩtwa maya nĩ mabataire maigwo wega tondũ no mahũthĩke kũiya mbeca cia andũ thimũ-inĩ kana hihi mũndũ no ahũthĩre ũru, koguo rĩ nĩ wega tũratathi ta tũtũ tũkaigwo wega, nĩ getha andũ matikaiywo mbeca ciao thimũ-inĩ.

Nĩ ndĩrona andũ maikarĩte thĩ, metereire mabangĩte raini, andũ aya rĩ, metereire gũthiĩ mauge mathĩna mao, matũike nĩ agũkorwo makĩrorerwo, andũ aya rĩ no makorwo me bengi-inĩ kana hihi wobici-inĩ ta cia thirikari ũguo metereire, o mũndũ ena mathĩna make ngũrani nĩ getha o mũndũ ahote gũteithĩka, maikarĩte thĩ, hena nginya tibii andũ marerorera mahoreire metereire, o mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũheo namba yake na akahorera, na nĩ ngenaga mũno nĩ mũtamabo toyũ tondũ nĩ ũteithagia andũ matigarũgane kũrĩa ũguo na mundũ oka agathiĩ agatuĩka wa gũtungatĩrwo na akainũka ee mũndũ mũkenu mũciĩ-inĩ gwake.

Niĩ rĩ nĩnyonaga ũrĩa mbeca ciratamba gũtũmĩra thimũ, gũtũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ hatarĩ kũhũthĩra mbeca baribari, tondũ rĩu ta karatathi gaka-rĩ, nĩkandĩkĩtwo mbeca cia andũ, marĩtwa mao, mbia ciauma kũũ, mbia ciathiĩ kũũ, mbia iria ciahũthĩka, handĩkĩtwo nginya mũthenya, na nginya mbeca iria ciahũthĩkire, nĩguo gũtũma mbeca icio, koguo-rĩ ũndũ ũyũ-rĩ nĩ ũhotete gũteithia andũ ũkinyanĩria-inĩ wa mbeca, mbeca ona citiiyagwo mũno, tondũ andũ matikuaga mbeca na mĩhuko ta ũrĩa makuaga tene, andũ magatũĩka a gũborwo, aca, thikũ ici-rĩ mbia citũmagwo na mĩtambo ta tekinoronjĩ ona to nginya ũhutanie na mbeca baribari.

Ndarora-rĩ nĩndĩrona andũ mekĩrĩte tũrembeko, niĩ rĩ, nĩndĩraririkana ũhoro wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, rĩrĩa kwagĩire na mũrimũ ũrĩa wetagwo covid-19, mũrimũ ũyũ rĩ, warĩ mũru mũno, na nĩworagire andũ aingĩ mũno, na andũ aingĩ makĩrwara, arĩa angĩ magĩthecwo njanjo, rĩu mũrimũ ũyũ nĩwatũmire andũ mekĩrage tũremebko, tondũ watambaga na rĩera, andũ ona matiageithanagia, rĩu mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ũrona gũkĩheanwo mbeca tuge nĩ ciraheanwo kuma kambúni-inĩ kana kuma bengi-inĩ gũthiĩ kũndũ kũngĩ, rĩurĩ andũ nĩmekĩraga tũrembeko nĩgetha amtigatambanie mĩrimũ ĩno na nadũ nginya matiageithanagia, kana kũngana marĩ andũ aingĩ handũ hamwe.

Nĩ ndĩrona ũrĩa kũgarũrũkĩte, tondũ thikũ ici-rĩ to nginya mũndũ akorwo na mbeca baribari. Ta rĩu haha rĩ, nĩ haronania ũrĩa ũngĩhota kwendia mbeca ciaku cĩe rĩera-inĩ kana cĩe thimũ-inĩ, kana tuge cĩe bengi-inĩ ũkahota gũciruta bengi-inĩ ũgacirehe nginya thimũ-inĩ na ũkahota kũhũthĩra ũtagũtũmĩra mbeca baribari na ũndũ ũyũ nĩ ũnyihĩtie wĩici ũrĩa wakoragwo kũo tene tarĩu mbica-inĩ ĩno nĩ haroneka hena mũirĩtu mũkenu arahũthĩra thimũ yake hihi no ũkore nĩ mbeca ici aratũma thimũ-inĩ, na akonania ũrĩa citeithĩtie andũ na andũ nĩ akenu na wĩici ũgathĩe thĩ.

Mũndũ athiaga, tuge nĩ akinyia mĩaka ikũmi na ĩnana, na nĩ arenda kuoya gĩbandĩ, mũndũ athiaga wobici-inĩ cia thirikari, kana wobici-nĩ cia kũrĩa ibandĩ ciheanagĩrwo, agathiĩ agatuĩka nĩ wa kũihũria maratathi, akoywo irore ciake cia moko, akoywo nginya mbica, ĩrĩa ĩgwĩkĩrwo ibandĩ-inĩ ici nĩ getha ĩteithĩrĩrie thirikari kũmenya mũndũ marĩtwa make, kũríĩ aumĩte, irore ciake, nĩ getha mũndũ angĩtuĩka nĩ wa kũhĩtia rĩ, irore nío cioywo na amenyekane nũ, mbica yake ĩkahũrwo ĩgekĩrwo kũrĩa ũgo thirikari-inĩ nĩ getha mahĩtia mekwo rĩ, mũndũ ũyũ no ahote gwethwo na kũmenya kana hihi, ndũĩ ndũngĩgĩikara ũtarĩ gĩbandĩ wakinyia mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ getha ũhite nginya gũthurana na kũhota kuoya nginya ngombo mabengi-inĩ.

Ndarora-rĩ niĩ ndirahota kũnyĩta mũno wega nĩkĩĩ kĩarĩrĩirio haha no hahana atĩ rĩrĩ nihandĩkĩtwo mbeca, mbeca iria cihũthĩrĩtwo iria ciĩtitio na mbeca iria citigarĩte nĩ ĩronekana nĩ maũndũ mathirikari to nĩyandĩkĩtwo harĩa ũguo igũrũ nĩ ya Kenya, makonania thirikari ũrĩa ĩhũthĩrĩte mbeca ,mbeca iria ikũrĩhwo iria ciatigarĩre , nĩcikuonanio ũguo maũndũ maya nĩ ma bata tondũ nĩmateithagia mbia cia mũingĩ citikaiywo cihũthĩke wega tondũ mũndũ angĩenda kũmenya ũrĩa mbeca ciahũthĩirwo rĩ no athĩe na etĩe karatathi ta gaka na aheo one ũrĩa mbia ciahũthĩrirwo, nũũ woire ,iria ciatigarire , cĩa thire kũũ kwa ũguo nĩgateithagia andũ rĩrĩa marenda kũmenya ũhoro wa mbeca na ũrĩa ciahũthĩkire bũruri-inĩ.

Nĩ ndĩrona tũratathi tũrĩa twathondekirwo ta rĩu gaka ke haha-rĩ nĩ ga supermarket kana nduka nene ya Naivas, rĩu tũratathi tũtũ-rĩ twokire tũkĩruta tũratathi twa naironi tũrĩa twahũthĩraga tene, tondũ gwatuĩkire tũũ nĩtũrathũkia rĩera marĩa matũrigiceĩrĩe, nĩkũragĩa gĩko tondũ tũratathi tũũ tũtiabuthaga na twacinwo rĩ nĩtwathondekaga mũrukĩ warĩ mũru ũngĩatũmire andũ marware kwa ũguo rĩu tũratathi tũtũ ta gaka ke haha rĩ tũgĩthondekwo nĩgetha tũteithĩrĩrie andũ gũthondeka marĩa matũrigiceirie nginya rĩu tũtũ twacinwo rĩ tũtirutaga mũrukíĩmũru ta tũratathi tũrĩa twa naironi twarĩ kũo na nĩtũteithĩtĩe andũ ona gũtũĩka rĩrĩ tũratathi tũtũ nĩtũgĩte goro gũkĩra tũrĩa tũngĩ twahũthĩragwo hau gabere-inĩ.

Ndona ũndũ rĩ, ndĩreciria mathomo marĩa magĩkĩro kĩnene mũno, kĩrĩa rĩu gũkoragwo ta rĩu ta niĩ, rĩ ndĩ gĩthomo-inĩ gĩakwa kĩnene mũno gíĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Rĩu ngarara ngona ũrĩa macukuru makoragwo magayanĩtio, kwĩna mwena wa mainjinia, kwĩna mwena ũngĩ wa andũ a maũndũ ma tekinoronj, angĩ mathomaha nginya maũndũ ma biacara na nĩo aingĩ thiĩniĩ wa macukuru-inĩ maya, magathoma ũhoro wa biacara nĩ getha makahota gũteithia bũrũri gũthiĩ na mbere, hihi nginya kwĩna arĩa mathomaga ũndagĩrarĩ, ar ĩa angĩ magatuĩka mawakiri, nĩ getha gũteithĩrĩria búũũri gũthondeka andũ mangĩteithia bũrũri na mangĩruta mawĩra marĩa magĩrĩrire bũrũri-inĩ.

Ndaroraĩ, nĩ ndĩrona ũhoro wa bengi. Bengi thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ citeithĩrĩirie andũ mũno mũno mũno mũno, tondũ bengi icirĩ, mũndũ nĩahotaga gũthiĩ, ũkaheywo ũkoya ngombo, akorwo nĩ ũkwenda mbia cia gwaka kĩndũ ta nyũmba, kũiga biashara yaku, kũgũra ngari, hihi mũndũ e mũrwaru, no mũthiĩ bengi, muoye ngombo. Oho rĩ, bengi ici nĩ citeithagia andũ kũiga mbeca ciao. ũngĩkorwo na mbeca na nĩũrenda kũigithia nĩ nyingĩ, no ũtware bengi, cikaigwo bengi cigaciarana, na rĩrĩa ũngĩbatara, ũgathiĩ ũkoya. Oho bengi ici, nĩ citeithagĩrĩria nginya andũ arĩa angĩ, na kũmaigĩra mabiacara mao, magĩthiaga ũguo na ta maũungata ma ma ohĩndĩ ohĩndĩ, na nyingĩ rĩrĩa andũ mararĩhwo mĩcaraĩ, mĩcara ya andũ aingĩ ũingĩraga bengi, na andũ magatuĩka nĩ akuoya mbia kũu.

Nĩndĩrona ũhoro wa kũheana njanjo. Njanjo-rĩ nĩ indo cia bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa ciana nini to nĩiteithagia ciana ici gũkũra cĩena hinya, citinyitagwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩciũraga, oho-rĩ nĩndĩrona ũrĩa thirikari ĩtũ-rĩ ĩremetwo kũrĩha mbeca nĩgetha ciana ici cikorwo cikĩona njanjo ici na ngakorwo ngĩthĩnĩka mũno to ciana nyingĩ nĩcigũthĩnĩka na thirikari ĩna mbeca andũ no kũiya maraciiya rĩu ngakorwo ngĩthĩnĩka ngarigwo atĩ rĩrĩ ciana ici-rĩ nũũ ũgũciteithia tondũ rĩu-rĩ nĩcirathĩnĩka na aciari ao rĩ matingĩhota kwĩgũrĩra njanjo ici to nonginya ciheanwo nĩ thirikari nĩgetha ciheanwo cĩe njega iria citangĩthũkĩra ciana ici.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrohota kuona ũrĩa thirikari yagaĩte mbeca cia mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ na ngiri ĩgĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, ũrĩa magayanirie mbeca icio cigĩthĩe nongo citiganĩte cigĩtũĩka cia kũhũthĩrwo mbeca iria ciaheanĩtwo, iria ciaheanĩtwo nginya mathirikari-inĩ marĩa mangĩ manini manini, iria ingĩ ciatwarĩtwo mwena wa tekinoronjĩ ,mwena wa gĩthomo, ingĩ mwena wa mathibitarĩ, ingĩ kũrĩa ũguo mathukuru-inĩ. koguo rĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia thirikari kũgayania mbeca ciayo nĩgetha cituĩke cia gũteithia andũ arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ na oho cigateithia ũruti wa wĩra na ũkũria wa matũra na bũruri ũkahota gũthĩĩ na mbere wega.

Ndarora-rĩ nĩ ndĩrona athuri erĩ makĩgeithania na moko oho manyitĩte karatathi, karatathi marĩ erĩ. Mũthuri ũmwe nĩ ekĩrĩte thuti ũcio ũngĩ ndarĩ na kĩgoti, rĩu-rĩ no ũkore hena kĩndũ araneo karatathi hihi mwanake ũmwe-rĩ hena kĩndũ ahota gũkorwo akĩnyita kana agĩkinyia rĩu araheo karatathi ga kuonania nĩ ahotete ũndũ ũcio kana nĩ eka ũndũ ũcio. Karatathi gaka-rĩ no ahũthĩre kũonania kũndũ kũngĩ hihi agĩetha wĩra kana no akaige nyũmba gwake akonagia andũ akamonia atĩ rĩrĩ nĩndarĩkirĩe ũndũ ũigana ona. Kana hihi no ũkore nĩ maratathi ma mũgũnda araheo kũonania mũgũnda ũcio nĩ wake kana ngari ĩyo nĩ yake maũndũ ta macio.

Gaka rĩ, nĩ kanyamũ karĩa mũndũ aheagwo angĩtũĩka nĩ ahũthĩra maũndũ matiganĩte, tuge nĩ wathĩe handũ ta hoteri-inĩ ũguo, mũkawa-inĩ nĩ wathĩe nĩ wonania, nĩ waheo kanyamũ ta gaka, karatathi ta gaka ga kuonania atĩ rĩrĩ nĩ ũkĩte na nĩ twakena nĩwe, ũkerwo nĩ thengĩu, kana ningĩ rĩ, nĩ ũkahũthĩraga rĩrĩa ũtarenda kũrĩha mbia ciothe hihi no ũthĩe ũgakora okorwo kĩndũ gĩkĩendagio ngiri no okorwo wĩna karatathi ta gaka-rĩ ũgakorwo ũkĩenderio magana ta manana kana matano. Koguo nĩ gateithagia kũonania andũ arĩa mahũthĩraga kĩndũ kĩmwe mũno na makahota gũteithĩka na gakandi ta gaka gakamateithia makĩenda maũndũ ta macio rĩngĩ.

Ndĩreciria maũndũ marĩa mũndũ ageragíĩa ríĩĩa athiĩ agũra kĩndũ, ũngĩthiĩ handũ okorwo nĩ nduka-inĩ rĩ, kana nduka-inĩ nene rĩ, nĩ ũgũraga indo, indo icio wagũra rĩ, nĩ ũhotaga kwandĩkĩrwo kanyamũ karatathi-inĩ , hakonania kĩndũ kĩrĩa wagũra, mbeca iria warĩha, okorwo nĩ mbeca iria waneana okorwo nĩ ũgũcokagĩrio wacokerio mbia cigana, kana kĩndũ kiu wagũra, okorwo nĩ thimiti rĩ, ĩkonania wagũra thimiti mĩhuko ĩigana, mbeca iria warĩha na kũrĩa ũgũtwarĩrwo, oho nĩ wandĩkagwĩrwo nginya marĩtwa ma mũndũ ũríĩ wagũra, ũngĩenda gũcokia kĩndũ kana kũgĩra kĩndũ kĩngĩ rĩ, no wonanie karatathi na ũtuĩke wa gũcokerio, okorwo nĩ mbia ciaku kana kĩndũ kĩrĩa ũkũgũrĩte kana kĩria ũkwendetie.

Haha rĩ, hena arũme erĩ na manyitĩte karatathi, arũme aya erĩ rĩ, maroneka me handũ wobici-inĩ na hena kaũndũ mareka, hihi no ũkore nĩ karathi kau mararora, kana nĩko marathondeka gũgatumĩrĩra. Tondũ nĩ haroneka hau rĩ, hena macini, no macini ín rĩĩ, niĩ ndiramenya nĩ yakĩ. Kana ndiramenya wobici ĩno marĩ, hihi nĩkĩ mareka, no nĩ ndĩrona nĩ andũ na wĩra mararuta, na nĩ anake erĩ na matiĩkĩrĩte ũru, anake aya kuũguo no ũkore nĩ wobici nene nene na nĩ mararuta wĩra wa bata tondũ ũngĩrora mwĩkĩríĩe wao, na nginya wobici ũrĩa ĩhana rĩ, nĩ ĩhana wega. Kuonguo no ũkore nĩ karatathi kau manyitĩte mararutĩra wĩra magĩgathondekaga.

Ndarora rĩ, nĩn dĩrona andũ makĩruta mbia, makĩruta wĩra, makĩruta wĩra nduma-inĩ. Kwĩna nduma kwa ũguo nĩ ũtukũ no andũ no mararuta mawíĩa mao. Niĩ nĩ ngenaga mũno ndona andũ makĩruta mawĩra mao hĩndĩ ciothe nduka citakũhingwo ũkamenya atĩrĩrĩ, andũ nĩ makũhota gũthondeka mbeca na mbiacara nĩ njega tondũ mbiacara ĩrarutwo nginya ũtukũ rĩ, ithe ĩtikũonania mbiacara ĩyo nĩ ĩrarehe mbeca njega? Koguo rĩ, andũ nĩ mahotaga gũthondeka mbeca ciao bũrũri ũgakũra tondũ andũ maruta wĩra mathaa mothe nginya ũtukũ rĩ, nĩ wona nogũo igooti rĩraingĩha na no ũguo bũrũri ũrahota gũkũra koguo niĩ nĩ ngenaga mũno na ngakena rĩrĩa kwĩna matawa tondũ andũ matingĩkĩrutĩra wĩra nduma-inĩ.

Haha hena andũ atatũ marũgamĩte, o mũndũ handũ hake, rĩu ũkoraga maita maingĩ andũ ta aya, no ũkore me handũ bengi-inĩ kana handũ wobici-inĩ, mũndũ atanatungatĩrwo rĩ no nginya athiĩ arĩrĩrie auge thĩna wake nĩ ũrĩkũ, arenda gũteithio nakĩ, nĩkĩ arehete, kuũgo undũ ũyũ, ona ũngĩrora ũrĩa maikare, mũndũ ndangĩhota kũmenya ũcio ũndĩ rĩ nĩkĩarekĩrwo hau. Na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ kũnyihia wũici, hihi okorwo ndũrenda andũ mamemney nĩkĩ ũgũĩkaga rĩ, andũ matingĩhota kũmenya, nakuoguo ngakena mũno nĩ mũbangĩre ta ũyũ, tondũ mũndũ no athiĩ aheane mathna make wega, kana okorwo nĩ mbeca ekũrutaga akaruta mbeca na akanengerwo ategwĩtigĩra ũcio ugĩ nĩ ona, oho agakorwo akĩgíĩ thayũ agĩthiĩ kũrĩa agũthiaga.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrona mũbangĩre wa matuka maya menene manene, ũrĩa makoragwo mabangĩtwo. O kĩndũ rĩ, na handũ hakĩo, okorwo nĩ cukari, hena haríĩ ũbangĩtwo, rĩu ta haha mbica-inĩ ĩno rĩ, hena mũcere harĩa ũbangĩtwo, o mũcere rĩ o na kambuni yake, matitukanagia mũcere na makambuni maya mangĩ, aca. O kambuni hena harĩa mũcere waguo ũigagwo, nĩ handĩkagwo nginya mbeca, kuonguo mũndũ agatuĩka nĩ wa gũteithĩka to nginya ũtinde ũkĩũria ciũria nyingĩ, kĩrĩa ũkwenda rĩ, mbeca cikoragwo ciandĩkĩtwo hau ũgakorwo ũkioya ũgĩka mathabu maku nĩ getha ũmenye ũrabatara indo ciagana atĩa, ũkũruta mbia cigana atĩa na nĩkĩ ũkwendaga, ũkoya hau ũtegũthĩnĩka, andũ magakene rĩrĩa megũthiĩ matuka-inĩ maya manene manene. Tondũ ona nĩ kũrĩ raithi ũngĩrorania na tũtuka tũtũ tũnini, tondũ nginya mũndũ nĩ athiaga wega na akoya kĩrĩa ekwenda wega.

Haha rĩ hena andũ atatũ, harĩ andũ aya atatũ hena arũme erĩ na mũtumia ũmwe , mũndũrume ũmwe nĩaroneka anyitĩte maratathi na nĩaronekana nĩararia maũndũ ma bata no ũkore nĩ andũ angĩ aratarĩria kĩndũ kĩrĩa kĩandĩkĩtwo maratathi-inĩ macio. Oho rĩ mũtumia ũcio nĩamũrorete na mũthuri makĩmũthikĩrĩria nĩkĩ araria tondũ mũtumia ũyũ nĩaroneka nĩekĩrĩte maithoitho na arathikĩrĩria na andũ matiranegena kwoguo mũthuri ũyũ rĩ no ũkore hena maũndũ ma bata aratarĩria andũ arĩa angĩ akĩgeria hihi kũmaiguithia kana kũmatarĩria ũndũ ũngĩ ũrĩa wekirwo na mũtaratara ũria warũmĩrĩirwo.

Ndarorarĩ nĩndũĩrona barabara na ũkũi wa mũingĩ, ũrĩa ũkũi wa mũingĩ ũteithagia andũ kũma mwena ũmwe gũthiĩ ũrĩa ũngĩ, tonginya mũndũ akorwo na ngari yake, nĩgetha aũme handũ hamwe athiĩ handũ hangĩ. O ho rĩ nĩndĩrona maratathi marĩa twĩtaga ma kũgathĩrĩria kambũni. Ũngĩkorwo wĩna kambũni, kana ndũka kana ũndũ ũreka noũhote gũthiĩ ũkĩoya maratathi ũkamaiga handũ angũ aingĩ mangĩona, nĩgetha andũrĩ mahote kũhũthĩra maũndũ makũ kana mamenye ũhoro wa kambũni yakũ, ĩho ũrĩa ĩkaga, ũrĩa ĩngĩmateithia. Koguo-rĩ nĩĩteithagia andũ gũkinyĩra andũ aingĩ, na ĩkamateithia nginya kwendia indo ciao na andũ magatũĩka nĩ agũka agũcigũra.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrona ũhoro wa kũoywo irore haha hena mũndũ ũroywo irore ciake hihi no ũkore rĩrĩ nĩ motungata ma thirikari aretha, hihi no ũkore nĩ gĩbandĩ gĩake aroya kana marũa marĩa mũndũ aheagwo nĩ thigari kuonania ndarĩ eka ũndũ mũru kana ndarĩ anyitwo kwa ũguo irore ciake-rĩ cigatũĩka nĩ cĩa kũrorwo na ciroragwo na mĩtambo ta ĩno kana ũgakora mũndũ ũyũ rĩ nginya nĩ hĩndĩ ya gĩthurano nĩ gũthurana arenda gũthurana agekĩra kĩrore gĩake nĩgetha kĩonanie nĩwe ũũ kana nĩ mũndũ wa bũrũri ũyũ wa Kenya kana nĩ mũndũ ũngĩ ũmĩte kũndũ kũngĩ kwa ũguo wekĩra irore-rĩ nĩ ũhotaga guteithia mũndũ na kũmenyekana nĩ thirikari na nĩkĩ arenda na akahota gũteithĩka na maũtungata marĩa aretha.

Ndaroraĩ, nĩ ndĩrona ũhoro wa mũtambo ũrĩa wa Safaricom, ũrĩa wĩtagwo mũtambo wa M-PESA. Mũtambo wa M-PESA rĩ, ũteithagia andũ gũtũmanĩra mbeca kana kũhũthĩra mbeca ciĩ raini-inĩ, magacihũthĩra thimũ-inĩ ciao, mategũbatara mbeca baribari. Handũ haha ĩ, hena atumia erĩ, mũtumia ũmweĩ, nĩ aronekana we ararutĩra wĩra Safaricom, na ũrĩa ũngĩ, okĩte kũruta mbeca iria hihi ci thimũ-inĩ, atũmĩirwo, kana hihirĩ, nĩ mbeca arenda gwĩkĩra thimũ-inĩ, atũmĩre mũndũ ũngĩ, nĩgetha hihi ahote kũrĩha kũndũ kana kũrĩha ũndũ ũngĩkorwo wĩkĩkĩte.

Ndarora-rĩ, nĩ ndĩrona mwanake na mũirĩtu me nduka-inĩ. Mũirĩtu rĩ, ahana nĩ mũruti wa wĩra wa nduka ĩno na mwanake-rĩ araheana kandi yake no ũkore hihi kandi ĩno araheana-rĩ nĩ ya kũrĩha arenda kũrĩha kĩndũ agũrĩte nĩkĩo araneana kandi na maroneka marĩ andũ akenu to nĩwega andũ gũikara makenete makĩrutaga biacara ciao kwa ũguo no ũkore nĩkũrĩha arenda kũrĩha kũhũthĩra kandi yake kĩndũ agũrĩte nduka-inĩ ategũbatara mbeca baribari.